Ore tenakata entoki nalotu indamunot aainei tenadol ena naa kadolita life circle olajing'ani aa ore oshi ninche neiu irkuti mayai nebulu neitayu inkutitik tokitin naijio inkurt alfu stage neigil nkibelekenya nena kurt neigil aaaku ore toonkolong'i naara naapishana neng'as aton inkolong'i naara tomon okuni ometabaiki tomon oisiet neigil aibelekenya neeku neigil aibelekenya aaku prepeuper stage ewiki nabo ebaiki inkolong'i tomon neigil neeku eishio olajing'ani ena neigil aibelekenya neeku pepol stage netuni inkolong'i isiet nemenya endaa meeta entoki nanya ore akee peigil aapuo aaku neigil aaku ilajing'ak nebulu neeku ilajing'ak ore peeku ilajing'ak neigil olajing'ani aiu irmayai naajia eiko circle olajing'ani

Ore esiai oonkera aa ore entoiwuo teneeta enkarai ore esiai oonkera naa ore tiatua irmareita naa keeku ninche loitutum intoiwuo aaa ore inkera naa ore sii ninche inkera naa peeta enkanyit tiatua intoiwuo enye neenyit irmalimuni tenebo ore peiriwari nepuo tesiokinoto neshukunyiei tesiokinoto nepuo kanisa neranyaki enkai neisum orerei lenkai neitubuluni tiatua orkuak sidai ore enkai siai oonkera naa peeret intoiwuo enye neesaki esiai naa ore siininye ena siai oleng ketumi toonkang'itie ata te school esiai oonkera naa ore enkerai ore te school naa keisumi neenyit irmalimuni lenye neenyit sheria es school aa ore tiang naa keifaa peeret intoiwuo nepuo shoo neisujaki intokitin yaaji mepuoi irkiek nepuo kanisa.